Kaeni wan kod njugu, wan kod juice, wan kod olemo mar machunga, wan kod olemo machielo kendo wan gi mandas, wan kod chaye bende. Koro gigi duto gin kod nengo nikech mondo omi ilos mandas, chuni ni idhi nyiewo mok ng'ano, ming'iew baking, ming'iew sukari, ming'iew mo, manyiso ni idhi tiyo gomenda mondo omi ilosi. Njugu bende kok igole e puothi, tidhi ng'iewe. Juice bende mondo omi ilosi, chuno ni idhi tiyo gi gik marego olemo miluongoni blender to ka ionge kode, tibiro dhi ng'iewe ir jok moselose, ma okane . Olemo mar machunga gi mamoko bende mana kamano. Chaye bende nikod nengo nikech olose gi chak, sukari ,majan to gigi dutote, ing'iewo. To kang'iyo gigi duto, gin kod nengo nikech njugu iyudo ka miyo dendwa dongo maber, aeto gimoro kaka juice kod olemo medo rateko e dendwa. Gimoro kaka mandas

Kaeni, wan kod jii ang'wen, ng'ato ka ng'ato ni kod kweru e lwete. To, gima gitimo ka en ni gikunyo bugni ka gitiyo gi jembe gigi. Bugni ma gikunyogi, chal ka gima gin bugni moko ma idwa pidhe kothe moko. Koro tijni, tich mar purni, ahere. Gima omiyo ahere, en ni omiyo wayudo chiemo. Aito, kaka itime ni, bende aneno ka mokwongo, omiyo tich bedo mayot nikech ka poni bugni osekuny, to inyalo keto mbolea koka ikero kodhi. To kaponi ok oket bugni, to iyudo ka mondo mi iyud, chuni ni ikwong ipidho kodhi moro, kosetwo e koka ichako keto mbolea. Manyiso ni obiro bedo tich matek kendo. To kipidho kodhino gi mboleano chuth, to chamcha wuok ka, owuok ka ngimane ber chuth ma ok obi rito ni nyaka ketne mbolea kendo bang'e. Aito bende , iyudo ka kaponi igo jembe tidhi, igo jembe tidhi, iyudo ka ng'ato ok ol ahinya moloyo kiriewori, ikunyo bugo tiketo kodhi.

Kaeni wankod dhiang' gi nyaroya, to nyaroyani ogore ka odhoth, manyiso ni en roya mapod tin, to koro gimabiro e pacha kaneno gima kama, gimabiro e paro en gi gik mang'ato yudo sama dhiang' onyuolne e dala, nikech mokwongo iyudo ka dhiang' onyuol, yo medruok mar dhok betie, kane in gi dhiang' achiel, to koro ibedo gi dhok ariyo, to kane poni in gi dhok adek, to gimedore mana kamano. Kaeto ka dhiang' onyuol bende, iyudo ka iyudo chak, sami nyiedhoni to inyalo yudo chak mitedo godo chaye manyiso ni ok ibimadho strungi, dendi biro bet maber nikech chak ong'ere ni en achiel kuom chiemo magero del, kendo mamiyo del bedo gi ring'o gi pien maber, aeto bende saminyiedhoni, kaponi dheri golo chak mang'eny, ibiro dhi uso chak moko, samiuso chakni ,ibiro yudo pesa to ka in gi pesa tinyalo timo gik mang'eny, inyalo kata ng'iewo chiemo kata inyalo

Mae wankod oduma moboki, to kaka inyalo lose en ni ibiro rit bando ka osechiek e puodho to kapok otwo cha kosekalo okang' moro ma koro otegno ni okoyomyom moro magolo chak tibiro jake, kisejake tibiro golo wino gi pote moko aeto ibiro weyo pot bandogi moko kuom bandoni aeto ibiro fundogi e sufria kisefundogi e sufria tibiro umo sufriani kata kaponi en agulu gimoro amora minyalo tiyogodo e chweko aeto ibiro ole pi kapok iume, pi moromo ok mang'eny nikech kiolo mang'eny ahinya tonyalo chiek mobed mayom ahinya, koro iolo aola pi moromo kaluwore gi oduma midwaboko. Aeto ibiro ume jokmoko ohero pore chumbi jokmoko be nyalo pore chumbi kosechiek. Aeto kisefunde maber maokonyal golo muya tibirokete ochwakre e jiko kata e kendo gimoro amora maingodo to bang' dakika moko ibiroyudo ka osechwakore ma obedo mayom, koro inyalo rito okwe aeto koro ichame kaki idwaro.

Mae en ot moro ma oger, kore ogo gi bao, wiye oum gi mabati aeto dhoudi bende oketne. To kaneno kaka ogere, ogere ma oting'ore gi malo manyiso ni buoye okochopo piny to koro gimabiro e pacha kaneno gini gin udi mopogore opogore nigero e mier mondo omi okony weche mopogore opogore e dala. Kuom ranyisi iyudo ni seche moko nitiere ute ma igero mondo omi otigodo e kano gikmomko kaka bando, inyalo kane oganda giri to nitiere moko ma be igero mondo omi opidhe gwen, aeto iyudo ka thothne ithoro gergi mabuogi okochopo piny nikech kagichopo piny to ng'ich ma piny cha biro mako gik manie iye kanyo. Katiyudo ka kaponi en bando to iyudo ka seche moko koth nyalo chwe ma chia donj e ot, sama chia osedonjo e otni gik man kanyogo biro ywa ng'ich. Gimachak biro e pacha en pith, pith jamni kaka rombe gi diek iyudo ni gin bende igeronigi ute mondo gibed maber kik ondiek chamgi kagin oko.

Kae wan kod tinga moro ma ji gole bando. Iyudo ka bandoni okele dala moro kendo dalani rot midonjogodo tin koro chunogi ni giolo e dho rot kanyo mondo koka an wegi ochakochore. Koro gima kamae timore kaponi ng'ato nigi cham mang'eny, oridho puothe toyudo ka en gi cham mang'eny ma okonyal sombo gi wiye mokel to kata kaponi otio gi gimoro machalo kata ndiga kata apiko, iyudo ka oknyalre. koro omanyo gimoro kaka tinga kata lori manyaloting'o bandonegi mang'eny dichiel to kelonegi dala kata samoro dalane ni mabor koriyudo ka miyo tichne bedo mayot. Kosegologi ka tobiroketogi e store moro ma samoro oseloso mondo omii okangie. To kopogore gi mano gimabiro chak timre ni obiro kelo masind rego, masind suso .To ka osekao bandonegi mosuso obirochako omoyogi tokete yath toketogie gundni koro koero tonyalousogi katokanogi.

Kae wan kod puodho ma opidhe rabuon. Gige tich madwarore mokwongo nyakibed gi koth rabuon minyalo pidho nyakibed gi puodho kamipidhe. Aeto nyaka ibed gi yedhe ma inyalo goyo seche ma chandruok moro omako rabuondini nkech inyalo goyo yath mar mbolea, ntiere yath mar nego kuto aeto bende nitiere yath mar golonegi koyo sama koyo ng'eny ahinya koro omako itgi mondo ginyag maber. Aeto gige tich madwarore mokwongo nyakibedgi gambut mirwako e tiendi mondo orit tiendeni sama inyono lo e puodho ka. Mar ariyo nyaka ibed gi masin mitiyogodo e goyo yath nikech kionge kode to brochuni ni ichulo ng'ato makode mondo ogoni yath. Mar adek, ng'eyo ma onegobedni ibedogodo en ni rabuon kawo kinde maromo nade koro ng'eyo bilani biro konyi e ng'eyo sa maber monegobedni ipithe mondo omi. Ng'eyo mar pimo sa biro konyi mondo omi iriri gi chiro ipithi saming'e ni ibiro yudo chiro maber.

Mae, en rabolo. To rabolo,e alworawa, iyudo ka mondo miyo ng'ato obed kode, ikuong ikunyo bur. Imanyo kamoro, ikunye bur ma, awach ni mita ariyo kadhi piny, kata awach ni mita achiel kadhi piny, aito onego oyarre. Lachne onego obed kata mana mita ariyo. Kaito ei bugoni, ibiro kawo mbolea ikete, kaito kisekete mbolea, to ibiro kawo koth rabolo, nikech rabolo nywolore. Kisedhi ikawo nyathine cha, tibiro iluto e bugoni to iumo maber. Koro bang' kinde kaka koth medo chwee e kaka omedo moko e kaka bende, e kaka enbe omedo nywolore, aito bang'eno ibiro yudo ka obiro nyak, obiro golo olemo. Olembeni ibiro miyo kinde moko ma tegno, kosetegno to ibiro tong'e. Aito koro, rabolo moro mane osetong' olembe cha ibiro tong' oko nikech ento koro ndalone oserumo. Mosetong'ni ibiro kuogo, to ka ok en mikuogo to ibiro.

Mae en tich mar puro rabuond waru. E alworawa aneno ka mondo omi ng'ato otim tijni, okwongo opuro puodho mabed mayom aeto obiro manyo koth rabuon mosechako ti, to obiro pidhogi kaluwore gi lony monego obed ni ipidhe godo. Kaeto kosepidhe, to obiro rito moti, ibiro doye, ka osedoye, ikawo lowo tiolo e tiendene, kasto koseol lowo e tiendene, tibiro goye yath mar mbolea. Aeto seche moko bende kakoyo ng'ich ahinya tibiro gone yath mar koyo mondo omi oodh maber kendo onyag maber nikech ka koyo omake to ok odhi nyak mabere. Aeto ibiro rit dweche adek ka iteka osechako tuwo, mano nyiso noseikore ,koro ibiro bi gi jembe tikunyo tiendenego, to kosekuny yaani koro ichalo ng'ama puro, kisepuro tigolo rabuon go tichoko kamoro achiel. Kaeto kosechoki tibiro kawgi iketogi e gunia kaeto ipimogi, kosepimgi, ubiro winjoru gi jo ohala to koro imiyi pesa.

Gimatimore kae en ni wan kod ji machalo ni gin jonyuol mobiro neno nyithindgi e sikul aeto wan gi ng'at machalo jarit kata ng'at machiwo arita e thot madonjo e skundno. koro gimatimore en ni ji biro to ndiko nyinggi e buk moro kanyo, nembnigi mar simu kamagiaye, gi gima gibiro timo e i kanyo, aeto bang'eno, kapo ni in gi mwandu moro kata kaponi in gi msigo moro tibiro weyo ne jaritoni kaeni, kaeoto ibiro miyi thuolo mar dhi kama nidwaro dhiyeno. Nyalo bet ni samoro ne en chieng' mar jonyuol biro e sikul mondo ong'i kaka nyithindgi timo e penj kata e somo magitimo, nyalo bet ni samoro bende ne nitiere bura moro mochiki mondo jonyuol obi ogoye mbaka gi jopuonj g nyithindgi mondo gine kama rem moro nitiere mondo gine kaka gikonyo nyithindogi oyud somo mapile pile mondo gibed oganda moko manyalo konyogi e kinde mabiro.

Mae en dhiang' mar gredi, ok en dhiang' mar nyaluo. To gimabiro e pacha kaneno gima kama, en pur gi ohala ma ji timo, aeto gimachako biro e pacha en yore ma jopur tiyo godo mondo orit godo jamnigi. Aeto gimachako biro e pacha en ber ma ng'ato yudo kuom pidho jamni. Koro we achaki gi ber ma ng'ato yudo kuom pidho jamni, iyudo ka ,ka ng'ato opidho dhiang' kaka koro mae, dhok ma kamagi ong'ere ni gigolo chak mang'eny. Aeto iyudo ka sama gigolo chak mang'enyni, inyalo kawo chak moko itere dairy, kama inyalo usogie, manyiso ni dwe ka dwe ibiro yudo pesa. Aeto mar ariyo, gimabiro e paro en kaka weche mag pith oselokore gi lony mopogore opogore. Iyudoni sani, ng'ato nyalo bedo gi dhiang' achiel, to dhiang' achielni timone gimora mora, golone chak maber mowinjore, moloyo ka ng'ato obedo gi dho nyaluo kata apar, to goloni chak ma dhiang' achiel mar dume nyalo goloni.

Mae en tich mar keto bando mondo otuwo kata tich mar tuoyo bando. Koro e alworawa, ka cham osechiek e puodho, iyudo ka kapo ni ok idwa gole kata ok idwa use ka ajaka ma ji nyalo jako to dhi bulo kata ji dhi boko aeto uso, to inyalo rito chambi matuwo, kosetuwo, to ibiro ridhe miting'e mitere dala. Kosetere dala, tiyudo ni ibiro manyo kaka isuso. Jok moko ohero suso gi lwetgi, iyudo ka giwacho ni oduma mosusgi lwedo ler mohingo oduma mosus gi masin. koro ginyalo wako ji, giwacho ni ka ng'ato osuso ogunia achiel, timiye pesa marom nadi, koro ji nyalo biro tokonye suso, kata onyalo kelo masin to susone bandogo . Bandogi kosesusi, tibiro moogi e kapera magituwo, kagisetuwo maber e okang' moro mowinjore, to kaponi gin cham mang'eny mok nyal tigo dichiel, tibiro kete yath maritogi mondo kik thuth donje aeto ibiro ketgi e gundni aeto ikanogi.